Tijni en yor puonjo kendo japuonj puonjo nyithindo tiyo gi gik ma lony ma nya sani e yor somo . Lony ma nya sani ni konyo nyithindo ng'eyo gik mopogore kata miyo nyithindo fwenyo gik moko ma ok gineno kata man mabor kodgi. Gini nyalo miyo nyithindo ng'eyo gik mang'eny manie aluora gi kata man mabor kodgi. Lony ma nya sani ni nyalo puonjo nyithindo e tiyo gi gik mopogore opogore kata miyo nyithindo bedo gi paro matut ma konyo gi e manyalo konyo gi loso gimoro kaluwre gi gima gineno.

Mae en pitho mar nya sani . Pitho ma nya sani konyowa e yore mopgore opogore. Mae ng'ato nyalo tiyo go e e pidho chiemo kaka skuma , nyanya kata kitungu. Pitho ma nya sani ni nyalo konyo ng'ama onge go loo maduong' ma pitho. Pitho ni konyowa nikech okawo nafas mathin mond cham oti kata inyalo ting'e kowuok kamora chiel kitere kamoro kamachielo.